Ore entoki edukuya enaikoni tenetumi enabae, naa, adolita tatoi intomonok are olewa waare, oota tatoi idaskoti, onapita irmatunda. Ore enikoni tenetumi enabae, naa kajo nai nanu esiai eunore ena. Ore naji eninko pitum enabae, ing'asa alo airem olchamba lino, ning'oru ewoi sidai natii enterit sidai, nilo tatoi airem. Ore pidip airemo, nilo tatoi aun duo empeku niyaua. Ore taa pilo aun empeku, nincho tatoi nibukoki entulugumi, paipik naa endaa. Ore tenkata nemeedo, nilo taa abukoki enkare, nilo si toi adotdotu nkuti kujit, nelo olchamba lino asidanu oleng. Adolita ajo, etaa kepoito nche

Ore eng'eno nayeu naji nayeuni naji piyas ena bae eyauni naji ning'as naji alo sukul nitumoki ashomo naji ashomo aiteru ataasa naaji entokii naa naipirta naji ena siai oo ilchambai anaa agriculture. Ore eng'eno naji nayeuni tene eyeuni inkardasini naji enkilasi eing'uan te secondary eyeuni siii naji niyata enkariano sidai pee itumoki naji ashomo ataasa ena bae. Eyouni sii naji ninterua oshi ake ena bae neeku eyeuni naji na iyata naji irbalabul lena siai naji oo lchambai pee itumoki naji ashomo ashomo naa ashomo aing'oru esiai naa ena siai oo lchambai. Neeku keyeu naji inkardasini ena siai

Ore nai entoki nalotu ndamunot ainei adolita irmusungu obaya aareadolita si nai oltasat ishopoboota esuti adolta likae lee otii idieweuji adolta sii na kajo su nanu keesitae biasharani okuna baisikilini sidan oleng nemeeta taatoi entokibnemeta keeta nai kuna tokitin nayieuni niata nai patenelo atum eleyiata naje ashu pilo abatata nimilo aumia eetae sininye ore kuna baisikilini naidaj oleng neeta iltai neaku toi keeta irgiai neaku keyiieu niatabenkardasi enkariano pilo arew inabaisikil

Ore entoki nadamu tenadol ena, na kadamu naji nanu ajo ketii olturrur oje arashu naa, iltung'anak oje, oidipa naji ashomo anotito irng'anayio tolchambai. Adolita naji toi iltarakitani waare, otipikaki naji ewoi miremo. Ore ina na keng'as nai aitodolu ajo, etang'asa apake iltung'anak akes ele shamba, netumi toi iropiyiani sidan oleng. Amu ore nai nye pitum iltung'anak naji opuo apik naji iltarakitani esiai, na kitodolu ajo iltung'anak oata naji impisai, oinasa naji oidipa ainoto irng'anayio lenasiai enkiremore. Amu ore naji oltarakita, naa ketum kenya toi mpisai kekaki mpisai kumok oleng petumoki ashomo airemo olchamba. Menyenyukie nai tenemu aitipika iltung'anak, lonkaik naji metaara olchamba lino amu megol naa impisai oleng. Neeku, eeta kulo

Ee ore ebae nagira aasa tene, adolita tatoi intomonok orbanot oishopito natoi gloves, netii irkulie oishopito mask, nadolita si toi olee onapitai oinoto naa nai oleyiata arashu matejo orbuket oje, adolita nai enkeju enye ajo kitau ketudung'o keon, arashu naa ketosho nai keon aikoyie ashu osoit nai otuurokine, adolta akenye ajo eshomo ele lee atum aiumia oleng. Neeku keitai naji ejitoi kipuo aitasaru naji osindano, pepoi aud osindano le tetenas, peyie etumoki ashomo naji anoto orkishiunei. Neeku, ore nai ebae nagira aasa tene, adolita ajo etii orbanoti loshomo naa naji atum eleyiata naje. Neeku kepoitoi

Ore ebae nagira aasa tene adolita taa doi iltarakita adolita sii ninye olopeny naa arashu naa olee loreuta ashu olderefai lele tarakita. Adolita doii ajo idipa naii ninye esiai enkiremore etaa toii iropiani ninye enyita. Adolita sii orkunia looti naji empeku napikitai ele shamba. Adolita sii ajo idipa ninye esiai enye etaa naji iropiani eenyita. Ore ena siai oltarikitani naa sidai oleng' tenilo naji teniyiolo naji alo aisomea ilo naji atum oltarakita lino pitumoki doii atasie ena biashara. Nilo atum iropiani nilo abol biashara ino niendelea doij te maisha eloito ake dukuya. Neeku keyeu naji.

Ore naji embae nalotu ndamunot tenadol ena , adolta taa toi eselenkei, adolita sininche nkayiok kumok nkayiok nabaya akeyie isiet ogira doi adala , keeta entoki naibungita kuna kera natoduaa , elelek aa nkuti kukunik osero niaku kegira naji ngotonye arashu entasat natasahare kuna kera alamitiki epuo aibung ena enatoki napoito kuna kera aibung , ore enabae eyieu eyieu ake naa ketaanikini naji inkera toonkangitie amu elelek ninye naji ee engwes sapuk epoito aibung , nelelek aa olasurai amu eton naji aa kutitik kuna kera arashu nelelek aa keeta naji entoki napoito aiguranie , neeku eyieu naji ake naa ketaaniki inkera amu ore tenakata kuna kutitik kera naa atatenepuo naji adol ingwesin , nemepuo ayiolou ajo kaa ngwes naonyisho arashu kaa ngwes nainosisho , niaku ketumoki taa toi ashomo aibunga toonkaik enye netumoki nai ashomo naji ainyiala iseseni lenye.

Ore tatoi penetipat enabae, na kelo toi aisaidia naji iseseni lang oleng. Amu adolta tatoi elelero naji kumok, nisulaki naji ah intasati ashua selenken, naasita naji zoezi. Arashu nagira naji apuo aiteneneng' iseseni lenye. Ore ebae ore enetipat peesitai enabae, ekilo toi aisho naji metaa tenikipoi naji aiger torpolisi, tesiai osikarini, naitumoki naa naji ashomo ataasa enabae. Kenare nai naa ias enabae, tiatua kuti apatin, tiatua kuti apaitin peyie kitumokini naa ashomoita aita tenasiai orpolisi. Arashu osikarini nai ah iljeshi, neeku kadolta nai ajo ore kuna naa inasiai eshomoita apuo apuo aing'oru, nepoi tatoi apuo ajoki peng'as apuo naa training, petumokini aetu aigero. Neeku

Ore embae nagira aasa tene adolta nau maua natuunoki ashu irkiek sidan adolta ajo ketii irkiek oibungita kuna kiek nairishaa petum ashom airiamarie na enashata naado natuunokibadolta irpirai enkare adolta ajo ore kulo pirai na kepuoi aud nisurokini enkiri paip namoki aitook ele shani tesidano oleng na kerumoki ashomo aitooko tenkadoro oleng alang enoshi siai na kekenyu ibukoki enkare nakelo naji alaleku tenilo aud orpira nilobaud aitobiraki nisuroki enkiti paip metaabibukokito enkare tosai pooki n kelo na eleshani apiupilu.

Ore ebae nagira aasa tene adolita taadoi inkera kutitik naibungita isanini pookin nainosita doii ormushele. Ore kuna kera etii taa doii naata inkilani esukul netii neton meeta kake ore kuna kera itodulu ajo kegirai aiteng'en kitodolu aji sukul etii kuna kera. Ore ena bae sidai oleng' tenayasi te murua too muruan ang' amu naji kelo aisho inkera metarasai nelotu aisho inkera meteng'enita oleng' amu enkerai nabaji natubulu sai nabajin olarin ware ashu okuni nemigil naji alo aboitare entoiwoi enye amu keku kelo anji kelo aisumbuarisho. Kikash tenakata amu etubulua naa ena kerai neeeku kelo naji ake nepiki sukul nelo doi nepuoi aiteng'en nebulu sii te sukul nepuo toi irmalimuni ang'or nemeigil enkerai aata ena siai nalo aishir netumoki enkerai.

Ore embae nadamu tanadol ena adolta nkera esukul nkera nai kuna esekondari nkera natubulutua naii adolita si selenken nadolta likae barnoti oje nadolta kuna kera ajo keeta mbukui ore si kuna kera na enkaji olopeny etii neaku kitodolu ajo keshomoko aitengen kuna kera, adolita si ajo etishipate kuna kera oleng etishapate eshomo pooki ashipa, adolta ajo ibungita sudai eshomoki ainyangaki sudai nepuoi aisho entoki nainosie ana mukateni, eshomoki akeenye aitengen kunakera neshomoita taa aibung enabae amu kumok akeenye nashipa , etishipate sinche kulo lewa ogira aitengen oshomo aitengen kuna kera.

Ore enbae nalotu ndamunot ainei tene adolita elelero kumok adolta engari nalo aimie ashubnashomo atum nai accident alo ainyala oleng eshomo atum accident toronok oleng adolta ajo etamanaki inewueji oleng elio ajo eshomo orbuket apuku sapuk oleng amu ore pidol ewueji natamana toltuktuki ebaki na ngarin nashomo aikumo arashu naji keshomoito engari nashomo atum accident tewueji toronok nelo na abatata openy idolta ajo eterepenye enaari melio si ltunganak oreuta kitodolu ajo iumiate nai ltunganak otii duo enaari oleng elelej idipaki aitasaru sipitalini nataana petum sinche ashomoita ainoto atabak.

Ore eninko pisum oltungani peyiolou enasiai esiai enkare ashu swimming enare nau nitangasa alo darasa nenare su nitangasa alo aisumia enasia aiteru tenkiti ingira ailepulepu ambaka nilo ayiolou esiai enkare eetae si nkilani naishopi meyieu nai ninchop noshiake kilani eyieuni nai miinchop enchati keyieuni nai na enkiti shot ake iayata niata na i ntokitin pookin nayieuni niata tenepuoi aisompir enkare ore nai enasiai iyeu nitangasa ayiolou einkuna enasiai enkare aiteru to swimming sapukin mbaka nkutik.

Ee kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa tene. Ore ebae nagira aasa tene, adolita tatoi lewa lojito kipuo arish kulo oing'ok, oshomo napuo ainepuno naji tolchamba, neshomoita naa kulo oing'ok apuo aara oleng. Adolita si tajo iloing'ok kerin kulo, ilnusui, ore kulo oing'ok oji ilnusui na egogong' oleng. Penyo nepala. Ampaka tati naa kekuet ade obo pepuo apuo apala. Adolita si ajo eterrerrenate irpayiani oleng, epoito taa nai aji kipuo arish kulo oing'ok lenye. Nemetum nelelek tepuo atumoki, arashu nepuo anyu metang'asa aara ampaka naa nebaraki obo akuet. Adolita si tajo eramatitai kulo oing'ok oleng, amu njoo ake pinepu naji iloing'ok ogira aara, na keshomoki toi aramat tesidano oleng. Neeku kening'ito ninche iseseni lenye, aajo kiroshi. Neeku ina tatoi pidol egira apuo ara. Adolita si tajo kumok.

Ore nai eng'eno nayieu enabae pilo aas, eyieu ta nitang'asa naboitare naji ofundi oje, amu adolita tatoi ajo ore enabae naa eripata onkamuka, eyieu si nai enabae nitang'asa alo aisimia esiai naje, peyie enasiai tenkata naado, peyie naa itumoki ashomo aiteru. Eyieu si tenabae niata naji ning'asa atum naji irkastomani, kumok naa peyie itumoki ashomo aiteru. Amu meyieu nai enabae nilo aiteru miata naji irkastomani. Amu kelu ilo natoi alo aton tenkata needo, pitumoki ashomo ataasa. Adolita si toi ajo eeta ele lee irkastomani, eshomo taa aendelea oleng. Amu ore naji nkamuka, hoo naa impisai kutik eripieki kake, enitum nai iltung'anak kumok naa impisai kumok nena oleng. Nilo alo abul itumoki enye ashomo ataboloki keon biashara ino.

Ore naji entoki nalotu indamunot ainei tene, adolta nai nanu enewueji enaa, etipikaki naji enewueji irbaribarani ora kumok oleng, arashu naji obaya okuni, peyie naji etumoki iltung'anak ashomoita aitumia. Adolita tajo enkare ena, arashu naji a swimming pool ,ashu enaiposha, nitumoki ashomo ahomo naji atijing'a, obo lelelo opuo naji aishindana tenawoi, ore naa pilo alo aishinda, nailo toi atum iropiyiani kumok oleng, amu kitodolu ajo eshomoita adolta nkera kumok natii sukuul esukuul, neshomoki toi apuo naiteng'enaki oshi enasiai onkariak, neeku kepoito toi apuo aishandana tene, ore taade nabo nalo alo aishinda, na kepoi naji apuo aisho nkardasini kumok, na ketumoki ashomo ainoto esiai sapuk te Kenya, telosho le Kenya.

Ore entoki nalotu damunot ainei tene. adolita taadoi nkayiok are, naabotor taa too elde obo oleng. oota naaji ninye enkila nanyorri. naa kiti ele oota enkila pus. adolita naaji Kuna ayiok ajo, ibung'ita ele kiti, olikae enchati. kitodolu ajo keloito naaji ashu a kepoito aiguran. naa keesa oshiake ena siai oleng. naa enchipai ena too nkera. kake ore entoki natii kelo ena yioni apertu olikae. nepup aara. naa kelelku naji epuoi aar ele kiti oleng. adolita ajo kegira akueni neeku ebaiki naa kegira aapuo adala, ashu edala oshiake. neeku naaji enchipai naaji ena too nkera oleng. amu ketumoki ashomo anoto osim lolikae ,nepuo ayiolounu, eyiolo tenakata olikae esaa nagoro.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tene na eranyare olaranyaj adolta taatoi ajo eloito ele alo arany adolta ajo ishookinai osipika etii naji studio etii arany osinkoilio lenye neaku adolta nai ele lee oleranyare nai ele lee ore esiai eranyare neeta taatoi ropiyani kumok oleng biashara naje ina keyieu na iata nkishoorot pitumoki ashomo atarasai tenabae amu metta taatoi oltungani lemeta talent enye ashunkishoorot enyenak natumoki sinye ashomo atarasai

Ore naji entoki nalotu indamunot ainei tene, naa adolita nkera, nashomoki toi aitaas enoshi apuo aiteng'en, adolita nai imalimuni are, natii narikito kuna kera, negira toi apuo aiteng'en. Nadolita ajo, sukuul toi etii kuna kera, neeku naa esaa naji e break, arashua keeta naji entoki napoito irmalimuni aiteng'en, pejokito naji meshomo aibung' inkaik, adolita si tajo kees apake nkera kutitik enasiai, apuo najo oltinkilo oltinkilo, peyie nakepuo nkera ashipa, nepoi taa aiteng'en nkera torbulunyei sidai oleng, keku nye ore enkata nemetii nkera sukuul, nakepuo ake nche adamu enabae naitaasaki ninche tesukuul imalimuni, nepuo toi aas openy. Nakepuo toi nkera ang'enu tenkoitoi sidai oleng, dolita toi ajo eshomoita pookin aibung'a nkaik, netii nkulie nashomoita agil kung', kitodolu ajo kegirai aiteng'en kuna kera esidai oleng.

Ore ebae nagira aasa tene, adolita tatoi intasati nabaya ong'uan, nashomoita au enkare. Ore ebae nagira aasa tene, naa kadolta ajo keeta kuna tasati igolikinot kumok, eimu naa naji enarishata enewueji naji onkariak. Amu, ore tomuruan natii, naa eshomo naji nye aendelea oleng, mekure apa epuo ntasati enkop naado apuo au nkariak, amu eshomoki naapa aitobir iltinkai, nitobiri toi sininche isilankeni sapukin, natumoki nkishu ashomoita atokie nkariak. Neeku naji ebae nemesidai naji nimitiship nai yiok ena. Amu keu nai nepoi ashetaki intasati naji iltinkai otaana, peyie epuo ashomoita ainotito enkare tewoi netaana oleng. Adolita si toi ajo, ore kuna tasati, meeta isirkon, ajo nanu olameyu enakop oleng. Neeku penyo neton idimu isirkon

Ee kaidim atolimu. Ore entoki nagira nai aasa tene, adolita tatoi iltoi kumok otii enewueji, adolita si toi intaapi napoitoi toi aokunye enkare, adolita ajo eeta olee naji arashu nai eselenkei, nashomo abol nai biashara enye, natumoki naji ashomo atimira enkare te taon. Adolita ajo, eshomo etii iltooi kumok oleng, eshomo naji atum biashara oleng. Ore ena biashara, na ekilo toi aisaidia oleng. Neeku, kenare naji nikias siyiok kuna enabae, peyie kitumoki toi ashomoita aigero naji ate. Amu adolita ajo, inoto kitaa nai ele ashu ena selenkei irkastomani kumok oleng, amu kadolta iltoi kumok, logirai aokunye aoku nai enaare. Netumoki amu kelo naji ailepunye biashara enye, netumoki toinye ashomo atabolo ibiasharani kumok, nelakinye nkera sukuul.

Ore ebae nagira aasa naji tene, adolita tatoi igarrin kumok, adolita si toi ajo etii irbarabarani enewueji, adolita si tajo etii jam oleng ele baribara, adol nai ajo orbaribara sapuk ele naji oshomoita garrin apuo aiding'a tede. Neeku, adolita naji ore ebae naji nagira aasa tene, naa, etumoki eyieu naji nigil aitobiraki naji iltung'anak olikae baribara, peyie toi etumoki ena jam ashomo naji ashomo aikuna ashomo naji ai pungua, pemitoki toi aku garrin kumok oleng torbaribara obo. Arashu naji epoi apik irpolisi, peyie netumoki naji ashomo naji aitobirai enasiai ogarrin, petumoki toi nimitoki natoi jam ajing' aikoji. Neeku keyieu nai nepoi aing'oru naji likae baribara, pemitoki garrin aiding'a torbaribara obo.

Eeh kaidim atolimu ajo kanyoo nagiraasa tene. Adolita taatoi iltung'ana nai kumok, adolita ilbarnot oare ogira naji aara, adolita taatoi ajo etii iltung'ana kumok ojito kirish, nemegira naa naji atumoki atirish. Arashu naji aaoltungani oshomo naji apurrisho nepuoi naa naji aibung', adolita akeninye ilkulie okwetita, adolita intasati naagira naji ah aabuaya ashu ang'uyana naakee tengarake naa enabaye. Adolita ajo eshomo naa aibung' aibung' eshomoita kulo lewa naji aibung'a eitodolu naajo keata naji entoki nagira aorro. Ore entoki embaye nagira nayeu nai neasi tene, eyou naji ake neaku etaana naji irpolisi peyie etumoki toi aing'ura iltung'ana peemepuo naa iltung'ana naji aiumisana poki peyie ewuoi ayiolou naji nepuoi aibung', nepuoi toi ayiolou naji shida eh enye peyie etumoki naa ashomoita naji ainoto naji enyamali.

Ee kaidim atolimu. Ore ebae nagira aasa tene, adolita tatoi eselenkei nashomo toi amir irmashungwa naloito amir irmashungwa. Kegira toi airo, airorie naa nai irkitiak orkitok oje, peyie naa etumoki ashomo atimira irmashungwa lenyanak. Adolita ajo, etigiraki naji aitashe aing'or, kitodolu ajo keeta naji entoki nagira ajoki. Nelelek akejokito nai petum ashomo ainyang'a, ashu petumoki ashomo nai aisaidia, peyie etumoki ashomo ailepunye biashara enye metaa naji mena ena nai ormashungwa. Etumoki nai ashomo naji ele kitok ashomo aishoo naji kuti ropiyiani, petumoki naa ashomo naji ailepu ailepunye biashara enye. Adolita ajo etaa kisaidia nai oleng, tanakata amu ijo toi adolita ajo eeta nai oltau

Eeh kaidim atolimu. Ore embaye nagiraasa tene adolita irpolisi kumok, adolita doi sii taajo eitasheyieki enaarri egirai naajoki peiwuang'a tolbaribara peitashe tende wuei kando. Adolita sii taajo eeta naa intokitin nemeeta enaarri arashu naa aakegira aitalaku noshiake hongo peyie etumoki ashomo. Adolita sii taajo etii nai ilopisani lolpolisi obaya kumok, kumok oleng' idol nayi ajo metumoki mekure nayi aahongo naji ena, egirai nayi aibung' naa enagarri elelek neeta naji intokitin nemeeta enaa naa driving license arashu naakeyie eata nayi intokitin nemeata naa olderefai, inkardasini. Eyou sii niata inkardasini piilo naji enasiai e driving oongarrin. Eyou naji nisomea driving piiata driving license iata akeiye inkardasini pookin naa pitum nayi ashomo atee ataa olderefai teleosho amu kegira olbuket le leaksident,

Ore naji entoki naitiship nanu tene adolita ajo orbaribara ele sidai oleng , adolita ajo mmeesapuk naji jamtele baribara, nadolta ajo ipangaki nai kuna arin esidai , kuna matatuni naji nanap iltunganak , adolta ajo ipangaki esidai . Adolita ajo kini nai jam enewueji , endelea naji inewueji oleng, adolita sii aitoki iltunganak otii biasharani , endelea dii naji enamurua oleng tebiashara, adolita iltunganak otii rorin , ogira aitadou naji ntokitin , adolita sii na selenken natii biasharani enye naa ketumoki naa naji enabiashara ashomo aendelea tenewuji oleng . Adolita aji kipangana enastore , ore nagrin naipaka naa kipaaka esidai , metumoki nai orbuket leaccident ashomo atupuku tene amu keaku naa eshomoki aipanka niaku naa ewuo iltunganak aendelea biashara enye , nepuo doi aboloki ate biashara netumoki ashom aendelea tesidano oleng.